Ngoroik ak cheptingilenikab keny kokimalelesta kityo kitindoi kakuyet akobo ole kikibunu kenyishek ak ibinwek ak kora ng'alekab menjo ngoroik ak cheptingilenik ko kiribei ateptoab kalenjin cheterter ak kabiloshek alak chebo Kenya eng ng'alek ab menjo kokiiboru kole kakoet chito ako kakoek chi neo akochobot muren koyai kasit kou murenik alak cheechen cheptingilenik alak eng kutitab kalenjin ko kiiboru akobo ibinwek cheterter kou maina sawe ak alak cheptingilenik alak kokiiboru kaberuret kalyet ak iyotet ngoroik alak eng kolenjon ko kikilochi eng koiwek koboru kole chobot mureret eng katunishet cheptingilenik kokiiboru akobo ole kikisopptoi kalenjin eng kasarwek cheterter boishekcho ak chepyosok chekibo keny.

Yon ii ofisayat ab kokwet imuchi ong'alal ak bik chebo muswoknatet ak oyonchine kinet biik anan neranik agobo tuguk che tesetai nguni en emet kou ng'alek ab muswoknatet anan ko ICT ng'alek ab mbar anan ko Agriculture, renewable energy, sugulishek sikogochi neranik boisionik. Imuch oyonchiine ak ogochi neranik che kile internships en serkalit, kinetkei olle wendito emet ak kasit kobate konetishet. Imuch ogochi neranik kora ak biik ab kokwet kosich rabinik che imuch kotoretege konam biashara kou uwezo ak youth entreprise fund yon ii kandoindet imuchi ichob kasishek chebo serkalit konamge ak muswoknatet ab kasari kou kasishek en IT ak osir neranik amun chnag che ingen muswoknatet ab kasari. Imuch otuiye ge kou kandoik che terter anan board ne otoreti ocheng'chi neranik kasishek en county anan ko serkalit neo national government . Omuchi kora obe serkalishek ak onet sugulishek ak kotoret kipsomaninik chemi secondary konetge agobo career choice imuch ichob kora career

En keny ko kicham kolochi murenik sambut. Ko sambut kokikichoben muitab teta anan ngororiet ago kicham koipoti kipchabok ak mukwachisiek. Ko chepysok ko kilachi koligaik koek marindok ak kolach cheptingilenik. Ko kikowalak kasarwek. Raini eng kokwenyo kolachi murenik longisiek che kikuren chinis ko kwonyik kolachi tishatisiek kolachi chepyosok kitenge ak lesoisiek. Ko murenik koboisien shuka. Ko kasarwek kowalakse ak tuguk cheteseta. Kokobit taonisiek cheteseta. Kokobit taonisiek oo kilacheke sigopit koba biik sugul ak koba biik kasisiek. Kanisosiek kora komi olekilakto ge asikokon tekisto. Komi kora lelestab kasari ne kekuren fashion ak style komi olekilaktoike. Komi kora kampunisiek che chobe ak kwolda ingoroik. Chuto kokachin biik koal ingoroik eng beit nemi ingweny tabala kalikoik che kikichobe keny. Chutok tugul ko kikokochi biik chemengech anan neranik komaiguya maana nebo ingoroik ak atebet nebo keny.

Nebo tai ko kinet biik agobo kororonindab tilet ab kartasishek koboishen television , redioishek ak baraza en kokwet. Nebo oeng ko kinet biik kelechi ng'alek ab kartasishek komotore boishek ak chepyosok en gaa anan kokwet. Nebo somok ko kobois serkalit ak amdoik ak biik ab kanisa kenet biik agobo kartasit ab katunisiet. Nebo ang'wan ko kong'et serkalit nebo kotunisiet kobwa kokwotinwek nyokonet biik. Nebo mut ko kotes serkalit ng'alek ab muswoknatet notn ko E-citizen sikobit komoboishen biik rabinik che chang kocheng'e toretet. Nebo lo, ko kong'eet serkalit ak koyai konyor kartasishek biik en kasarta ne nwach. Ak kora koyai serkalit koik lazima iboishen kartasishek ab katunisiet koboto insurance ,NSSF, SHA ak en title deeds kong'et kora kirwogik kocheng biik en kokwet che tomo konyor kartasit koba kocheng. Nebo let ko kochuchuch serkalit lipanet ab kartasishek ab kotunisiet.

Tomo kobois nambait ab Huduma amun kile kortini en kenyit ab elibu oeng ak somok maisub Huduma ng'alek ab Data Protection . Nebo oeng ko emet ab Kenya ko tomo kobois muswokanatet ab internet en kebeberwek alak kou surkwen. Nito ko kerto keboishe nambetab Huduma. Nebo somok ko ngab ketilun nambet ab HUduma komi biik che tomo koib nambet ab Huduma. ofisishek ab serkalit che terter. Nebo somok ko kigichaktaen ng'alek ab nambet ab Huduma nito ko kiyai bororiosek che miten Kenya komoboiboenchi kolen nito ko oret agenge nemoche serkali koisto bororiosiek choto anan koyai matok icheget en Kenya ak nebo let ko Huduma nekibo tai ko kimago secure en ng'alek ab data protection ko noto ko kiyai serkalit ko cheng afisayat ne tononchin ng'alek ab ketil nambet ab Huduma en nguni.

Korong komakat kokiriit kenyishek Taman ak sit neityoniwe online application ibaishen e citizen ichop account nengung iwe nekile national registration biro ichasan formit nemakat akiuploden neityoniliban rabinik chemakatin kekoni yelekilubandae en yoton neity iyakte submit application anan iwe huduma center nemiten nekit akikaiete kartasishek chemakatin Kou kartasit ab siket ,kibandet ab sikindet ,bichait ngung ak oleimenye neityo igany kochobok kibandet imuch ikany wikishek somok kokibandet ab sort kebendi kora e citizen akisub makutik chemakatin en yoton ikoitoi bichait ak surait ngung ak siet akikany mashinit koyai kasinyin iyai term and conditions kot komachobok iwe huduma nenekit sikotareti afisayat ab serikalit aknikaite tuguk chemakatin Kou kibandengung ,nambet ab simoit, email, akobaishen internet

Eng otebenyo nekibo keny kokomi tundo ko tumdo eng kasari mekoyoe boishekab ra tumwek kou tukyekiyoe boishekab keny eng kalenjin ing keny ko kocham mbaret kobo chitugul eng atebetab ra ko mbaret kokikobunchi chicha kutitab kalenjin kikikosegei eng keny eng atebetab ra komekong'ololi lagok kuting'wai kinakitoi sukul kong'alal kiswahili ak kingereza ko lagok alak komakongen kalenjin okot agenge ing keny ko kicham kebotishe akeribei nee eng kasari komeny taonishek akopchei imbaret alak komaibatishei anan koyoe mung'aret eng kalenjin kokimii boishekab kokwet chekicham ngopit ng'ala anan kosirgei kapchii kokikitepchei ng'weny akeng'alal betushechu kokikopit kapkirwok cheirwakchin piik chekikosomon neranik chemengech eng kasari komekongen ole kopuni anan oreng'wai anan tiondo ako yekingoit mosong'natetab kasari koutye sikik konet lagok eng keny kokimalomii simoishek